Ngoker boisioni abwoti tuguk chechang'. Netai ko ureriet, nebo aeng' ko tuiyetap polotet nebo somok ko logeet, amu chomei biikap maasai kwoei logeet. Nebo ang'wan abwoti kit neimuch kokochi biik kotuiyo, kou yo kokuur kandoik ngele ku boisiekab kokwet yo kokuur biik kotuiyo eng kimasta akenge sikubiit komwochi tuguk che teseitai eng emeet che tinyegei ak sobetng'wa.